Ochalo tij ofis kaluwore gi gigo man iye. Nikech aneno buge kanie mesa, aneno photo copying masin bende kanie mesa. To kom bende nikanyo machalo ma ng'ato nyalo betie gi mesa, to gi drawers bende nitiere kanyo.

Ahero kite mar fwenyo. Ofwenyo ne ji gigo mang'eny. Kendo kokale kuome, ji medo yudo rieko e yore mopogore opogore.

Kae nenore ni oganda ng'anyo nikech jomoko nenore ni bare gi gik moko to kite bende oluar kuondego. To iro iro moro machalo teargas bende neno, to ji ochacho koni gi koni, jomoko ringo, moko bayo gik moko.